Kaswaket ap mpiret anan ko mpiret ap keldo ne kityari, ko chang' kewelutik amu eng' katyaretap mbiret ko mache ngoroik ak kweinik che kararanen anan tuguuk che tere che tere si menyoru chi ajali yan ityari mpiret. Ko ngoroichuto anan kweinichutok i, ko pa aliet nemi parak en sokeshek amu kali anan ko mi parak alienywa. Ako piik che chang' che ityari mpiret atian kora ko piik che memuchi gei komuye anan ko piik che matinye kamuket ne karararan. Nguno inyoru chito ne tindai kurset nepo mpiret ko memuchi koal tugchotok anan ko maiytchin peit ap duket Kora kiwancheshek chepa Kenya ko tuko yachen kiwancheshek nguno ni ko konu kakotunoshek che chang' eng' katyarik ap mpiret. Kora komi uinwek ap kenyor kiwancheshek che kararanen amu imuch inyoru kiwanchet agenge notok ne makararan ko chang' piik che urerene anan ko chang' piik che mache kopaishe kiwanchanotok en orwek che terter ama katiaret ap mpiret. Nguno nitok ko konu kewelitik eng' piik che kamache koyai mazoezi anan ko piik che mache koyai tiemutik .

Ngipune chi matatu ko pa kamanut amu iwendi chi ilipan rapinik che tutikin, ichorugei, imete kariit kowa. Metinye wasiwasi anan ko metinye kaimutik ile ke cheng' karit ole ipakane amu siilipan kora, amu mi rapinik che kelipani. Mi aisurut ne kelipanchin taonishek anan ko municipality nepo taon kouno ko metinye shidanotok. Imuch iwe ketinye shughulishek eng' dukoshek karibu somok anan ko ang'wan. Nguno iwendi kityo ipun keldo , iwe duket ni, iwe no ak itar tetya nyi lany, kariit kei, matatu ak iwe. Ma lasima iwege akoi ole kemi, kou kari nda kakepun karit ne mining' katewendi nguni ip icheng'e karit ole kekende ak i lipan aisurut. Imuch kora inyoru kaketui tairinik i, anan ko kakechurur klasinik i. Nguni ma ititaat ine amu mami chi ne kerun kariit eng' taon atkan kora. Lakini ngo matatu anan ko karishek ap emet ko metinye wasiwasi age tugul amu kailipan siling' tiptem anan ko siling' sosom ak imete kowechigei ii yai chi kasit ne kemutun taon koimen ak iwechigei. Koate nguni karishek chu mengech ko kararan ya iwendi chi igorta ne loo, ako ne ter ne memuchi, menae ile iitu sangapi kopate ngiwendi taon anan iwendi komasta ne..

En Kenya ketinye pakishek che chang' che konori tiang'ik. Ne tai ko Tsavo, komi Tsavo konyil aeng' mi Tsavo East ak Tsavo West. Kepwaa Nakuru komasta ne kikure Naivasha National Park. Kepwa Nairobi, Nairobi komi komasta ne kekure Nairobi National Park ako mi Nairobi National Museaum. Ngepa Kisumu komi komasta ne kekure Kisumu National Museum anan ko Kisumu Park. Komasta nepo Eldoret, komi komasta ne ke kure Poa Place, ole kipaipaite ge. Poa Place kotindai tiang'ik che ripei en olotok i. Komi komastap Narok ne kekure Maasai Mara National Park komi komastap Narok kora. Ko ngepe komastap Central anan ko kauntishek chepo kwen komi komasta ne kekure Mt.Kenya anan ko tulwetap Kenya, komi kora tiang'iik chemi olotok che keripe kora. Komi komasta ap Abadare kora ole chang' tiang'ik, ako mi Amboseli. Miten kora Meru, Meru komiten tiang'ik che keripen kora.

Ngopir simet sikindet ako mache nafas en lakwenyin kochut sukul i, aelesanchini anan amwachini alechini petishek che kiite sukul ko tarikishek anan mi intake arawet ap mut, arawet ap sokol ak chanuar. Ne kaamwachi kou notok amwachi rapinik che kilipani en sukul ko siling' ata, akamwachi kora tuguk che makatin i , amwachi alechi sukulini komi ye pa ano, une ako atinye lagok che tya.

Ye amende en kurget i, alany pikipikit akoi ole kikure Ngere Junction, achorugei yotok alipan siling' konom atia alany karit age kong'ete Ngere Junction akoi stage age ne kikuree Hawaii. Ngami Hawaii yotok achorugei, alany pasit as ne wendi akoi Iten. Ko ngami Iten komalo eng' yotok. Imuchi alany pikipikit ap siling' konom kityo, ak aiit kapkasi.

Eng' kokwenyun komi keteshet ne kekure Kassfm. Ko Kassfm ko logoiwekwak ko ititaat ako logoiwekwak ko atian korankoipu logoiwek che punu komaswek che kipunu acheket anan ko kortinwekchok anan ko koweshekchok. So kokonin naet inai ile ne ne tese tai en kokwenying' ak komaswek alak chepo emet. Ako logoiwekwak komatindai ana mashepe anan komaruchin komasta agenge kele mi logoiwek che iparastai anan ko alak che meparastai. Keteshanotok kora kotindai tienwogik che kararanen chepa kisasa ana ko tienwogik che ko tuko itu. Korok keteshanitok kotindai amdaet ako tindai pastaek anan ko tisik che ipu logoiwek che kararanen si kopit koitchi piik che chang' eng' kutit ne imuchi ko kass anan ko kutit ne imuchi kokuya. Notok kora kotindai logoiwek ap mbiret kopun emetap Kenya anan ko ematunwek chepa sang'. Ako logoiwechutok ko machelewani anan koitu eng' kasarta ne araka.

konyoidetab kiagik iih um kocham konyone olinyonet iih kila araweet asinyagoger kole unee tuga, testoi ono tuga magaat kigoor iih unee suteet ab kiagik en wigishek angwaan chegogosirto, ago kot komii magosa anan ko marekebisho agetugul komwoun en yoton iih amaiit koet, koet shideet netindoo tuga, ngosiir araweet agenge komii kora tuga che kogorisyo anan koo kigelaany artificial intelligence amatagonaam kesweek iih, koweske koraa yegobeek betushek tiptemu ak sisit anan koo kila araweet agenge, ko ngonyo kouu notoon kila araweet kosikyiin konaai kole unee teta unee kiagiik ak kotestaano tuga, ngomii magosa agetugul nemagat kewaal kerichek anan komogosyiin teta ak kericheek iih, ko imuch kowaal anan kogoon magutik alak een kanyunyumet araka.